Minutik chekiome ak chekioldo kotinye terterindonywan, minutik chekiome kemine asiko biit kebaen biik en kaa ko minutik chekioldo kemine sikialda kesich rabishek minutik chekiome kou bandek, ng'endek ak biasinik minutik chekioldo kou chaiati, kaweki ak miweek minutik chekiome kora kimuche kialda en ndonyo nombo kokwet minutik chekioldo soiti keibe Koba emotinwek chebo chumbek.